ore ena naa keji sakeeti . ingas ake nintau aitoor imbenek ,nisuj ,nintokitokie ,nitumoki aikaraanga.

Ore entoki nagira aasa tene naa ntasati nagira aitayu coffee tolchamba le coffee egira aitai inatabaitie .

Ene tipat amu ore inkera nemeidim irmareita lenye ainyiangu endaa naa ketum ahom atishipakinoto ainose endaa tenebo nitishi inkera pemeya olameyu.

Ore ene dukuya naa meshipakino iltunganak kutitik isiatin toonkampunini nemelakitae ninche esidai naa eshipakino ataas esiai toosai naado. ore enaidim ataas naa peponiki ninche iropiyiani nitodorop isaai naas ninche esiai pemenauru.

Kanyorr ena bae amu ore tenelo nita oloirerio toonkaik inonok naa keitau enkare osabuni naa keibooyo imoyiaritin napashpaasha naidim neyau oloirerio.

Ore ene dukuya naa kaikilkwan oltungani ajo kebaaa iropiyiani naata pee etumoki otoworioriki pookin. teneeta ntokitin naayieu maanabo niger eyieolo egira aosh hesabu pookin petumoki aiputu nemingarikino iropiyiani nemingwaa nkulie tokitin.

eeh ore enaa naa embaisikil nanyorr iltunganak ashu ilashumba ashooyie iwuejitin neado naa keya neitumiay aishindanare tenkwatata.

Ore embae natoningo tol, naihusu kulo baasi naa nchere kekwet oleng ,neboloki iredioi enye oleng epuoito te safari enye.

Ore ele naa Nairobi adolita enoshi aji naado oleng naji Hilton hotel adolita nkajijik adoru oleng ,adolita Parliament, nkajijik doropu ,adolita irkiek ,ibarabarani otii ngarin onkatampo.

Ore ena siai naa esiai e mpesa ewueji nipikie iropiyiani ,nintaunyie iropiyiani ,niriwa iropiyiani airiwaki olikae tungani, nidim ninyangu sinye credit tine wuei.

Ore esiai sapuk tornkerenget lang naa biashara . aa keetae biashara oldukai namirieki nkilani ,nemirieki nkishu ontare . ore enaisaidia tenkisuma ai naa atabolo biashara naretoki engeno nanoto tesukuul payiolou enaikunaa biashara.

Etoponari ildukai le agent torkerenket lang',naa tenkaraki ilepua biashara oleng'. Ore batisho natumito, naa inoo lapurrok ilalejak loponu alej ninche, neya iropiyiani enye.

Ore entoki nalotu indamunot ainei naa mbaa ositima amu ore stima sacco naa ninye naitasheiki imbaa ositima te kenya. ore mwalimu national naa kitasheiki mbaaa ormwalimuni .

Ore ena naa app esimu naji tala ,naishooyo oshi isilen te simu. idumu oltungani nilak teneishunye ilapaitin okuni.

Ee ,adamu enkolong naterewakaki hamsini esimu

Kanyorr ena bae amu ore teniyieu nishum iropiyiani ,matejo anaa oltungani loota biashara ,naa iriwaa ake iropiyiani inonok te simu ,nepuo ajing benki ino ,niaku meta haja pintoki adumunye mpaka benki.